Ndarora ndĩrona andũ ambeo njĩthĩ magĩthoma na mĩtambo ya kambiuta maũndũ ma maroneka nĩ andũ akenu magĩthoma Ajira digital na nĩ maroneka nĩ maramenya ũrĩa mareka tondũ nĩ andũ akenu. Na wamarora ũkona nĩ andũ megũkorwo magĩteithia hau mbere inĩ marĩkia gũthoma gĩthomo kĩrĩa marathoma. Oho nĩ ndĩrona mĩtambo ya kambiuta nĩ mĩiganu na nĩ maragĩthoma ũrĩa kwagĩrĩire.